Gi nyalo manyo gik ma gi kia e apps mag somo, kendo gi nya penjo gik ma gi kia e apps gi kendo gi nya ng'e weche ma ondik gi jo ma ni oko e pinje madongo dongo kata e pinje man oko. Kendo mano e gi ma app ni nya konyo gi go, kendo apps mag somo nya konyo gi go.

Ahero winjo weche manyien ko okalo e dhok mar anyuola nikech gi wacho weche ma ne weche mane pok wa winjo ka pok ne onyuolwa ,kendo weche gi nya konyo wa e ng'imawa kendo weche gi nya miyo wa rito weche ma gi wacho kendo weche ma onego bed ni gi konyowa go.

Jopuonjre yudo ber mang'eny ko okalo kod tiyo gi internet e somo margi nikech gi ng'e weche mang'eny mo ondik gi jo ma ni e loka e buge ma pok ne gi somo. Kendo gi yudo weche manyien ma pok ne opuonj gi kata e klase gi ma gi bede gi yudo weche manyien kendo weche ma ne ondik chon e konyo gi e tiyo gi e klase gi ka gi somo. Mano e ber ma gi yudo ka gi tiyo gi internet e somo gi, mar gi e kawuono, e piny ma sani.

Kit gini ma ahero ni en okungo kendo orito pesa ma watiyo go, ahere nikech omiyo itiyo gi pesa ma tin e gocho ne ji.

Gini konyowa nikech pesa mane onego bedni iorogo pesa e namba mar ng'amidwa ng'iepo ire okng'adi, en kioro pesa ka to pesano kende mioro ming'adi to onge. Mano e gimomomio gini konyowa e yoo masani e piny masani.

Atiyo gi teknolojia e ka amanyo gik ma akia kendo gik ma tekna amanyo kendo atimo kendo ayudo yot e timogi, kendo gik mang'eny ma akia apenjo e e weche go kendo e teknolijia ma sani. Gik mang'eny yudore koni ma jopuonje mang'eny ok puonjwa. Ma e gi ma omiyo ayudo mit kendo awinjo maber ka asomo e e teknolojia.

ma gi ute jo ma chon, mane idho uma kendo ma ne idho gode madongo ka ne ng'iyo gode go. Kendo od no en mar jo machon ma ne e wuothe e wi uma ka ne gi ng'iyo uma kaka chal.

Ji onego orit ngima gi, ji onego ochiem maber, ji onego odhi e ute mag thieth mondo ong'i gi, ji mondo ong'e wach Nyasaye, ma biro konyo gi e ngima gi.

Weche maneno ka aneno kuma nyithindo tuge, aneno joma go picha ka ochung' to aneno kamoro machalo pii, aneno yiende mag coconut kendo aneno ka jii obet piny ka gi yueyo muya maler mikelo kod kama gibete no. Aneno udi madongo dongo mabocho bocho kendo aneno jii mang'eny maidho kuonde kuonde moko kuma gintie ni

Gima biro e pach ani magi jokm aoa e pinje maloka ka gibiro neno gode ma dongo dongo manie Kenya, kendo mae e kama gibiro irwakogie kapok gidhi neno kuonde ma gidhi neno e gode mag Kenya, kendo lee manie e gode mag Kenya. mae e kama irwakogie kapok gidhi kendo ikowgi gi joma onge kuonde ma gigi nitie

Ng'ama ang'eyo ka en jatelo Uhuru Kenyatta kod jogedo mag ndara. Jogi konyo gero ndara, kendo jatelo maduong' ma Kenya ka Uhuru Kenyatta ng'iyo gi, ng'iyo tich ma gitimo mar gero ndara. Ma miyo gitimo piyo e gedo ni, e yo ma kende.

Gima biro e pacha ni jogi neok odino ndara ni maber kendo ne giolo aola gee to giringo e wiye to giweyo, mae ema omiyo ndarani ok ber kendo otimo kite madongo dongo, ne ok gidine

Kuonde thieth manyasani nya miyi chiemo, nya miyi kama ininde, nya thiedhi nono ma idog dala, to sirikal masani biro chulo e thieth ma othiedhi go tee

Ber mayudo e timo tijni ni miya angeyo weche mang'eny, ng'eyo weche mane akia, ngeyo wche mang'eny kendo meda omuom ma an go manyalo konya e weche mag dak na gi anyuonda e ngimana

Jathieth maduong' nyiso ng'ama tuo kaka ochalo, gimane otimne kendo miyo obedo gi ngima koparoni obiro chango kendo ongiyo kaka ochal, kama oninde ong'eni obiro chango

Jathieth obiro ngiyo kaka ng'ama tuo dhi. Obiro gi gige pimo, mag pime kaka ngimane chalo kendo opimo ne jathieth kaka ngimane dhi kendo kaka ngimane chalo, ma miyo loko pach ng'ama tuo kendo ogeno ni chieng moro obiro chango

Ma kama ipuonje jopuonjre gi japuonj maduong' kendo gin e klese gi ka gisomo kendo gibedo piny kaging'iyo gima japuonj puonjogi kendo gindiko e buge gi

Ber minya yudo kuom timo tijni en ni ibiro chuli omuom bang tiyo tich matek ni, ma biro miyi inya loso gigegi kendo inya dak e ngimani ma ngato ok okonyi

Weche manyien motimore e piny kae en ni jotelo madongo kendo jotend Kenya notamo nyithi Butere, nyiri mag Butere timo gige gi mag drama, kendo weche maaye piny ,kendo maaye weche, maaye e piny matin wachoni ajali, masiche mag ndara osenego jii mangeny kendo kawuono maloyo jii abirio otho e ndara

Gima timore ka en ni mae mor mar aruse matimore kendo gidhi kamoro ka gitero joma timo arus, geche gi magi geche jo arus, moting'o ja arus kendo gidhi kuonde mag arus

Magi gige thieth ma omii jii gi piny owacho ka mae e gima nyaka itigo kidwaro thieth e od piny owacho madongo kichuli gi piny owacho masani

Okenge ma anyalo kao ni en achielo kuonde mag lee ni manitie, achielo kuonde gi tee kendo aketo weche mag mach mondo ka lee gi temoni wuog oko to chwadogi kendo gidok iye, ma nyalo konyo lee mag bungu monjo jii kendo monjo gikma wan go

Tijni nikod nengo nikech omio ojende ae joma tindo kendo gibedo joma dongo. Tijni miyo jii bedo madongo kendo bang' timo kama, nyithindo gi bedo joma dongo kendo ginyalo nyombo kendo gimitimonegini miyo gibedo maler e ngima gi.

Magi nyithindo mag joislam masomo e klas kendo gibedo piny kagisomo. Moko ndiko kendo moko somo buge.

Tijni nikod nengo nikech olero gikmanotimo chon kendo jok ma tie kendo jok mamiele omwom makonyogi e utegi, nkech mae tich ma gitimo mondo giyud omwom ma nyalo konyogi e ngima gi. Kendo tijni medo paronwa gik mane timore chon kapok nonywolwa, kendo gimiyowa mor kendo gimiyowa wa makore kaka anyuola achiel.

Kae ang'eyo jatelo maduong', miluongoni Raila Amollo Odinga. Kendo en gi jotend mbalariany madongodongo. Raila en jatelo maduong' kendo osebedo kokonyo Kenya e weche mag ng'io ni jotelo madongo bende tie Kenya ka .

Magi joma obire e mor kendo giparo ne jii gik mane timore chon, kagimio jii mor gigegi manitimo chon. Giting'o gik mane tim gik manitiogo chon e mio jii mor kendo jii ng'io gi ka gimiel kendo ka gimio jii mor kagiting'o gik mane timore chon.

Kinde mananka, nyithindo mang'eny negoya kendo nadenyo to naywago mamwa manokela ka todok dala. Naywak sate kendo nadenyo sate.

Mae aora moluo kamokonego lu nikech got manekinde kendo mane diere mokonyal luwo.